Moritũ marĩa andũ a icagi, arimũ a icagi-inĩ mageragĩra magĩthomithia ciana ũhoro wa maũndũ ma digital ;wa mbere no kwage network njega, tondũ icagi-inĩ no ũkore network ĩrĩa ĩĩ kũu ndĩranyita wega. Wa kerĩ no ũkorwo arutwo acio matirĩ na indo iria cirabatarĩkana nĩ getha guthoma kĩ digital ;indo ta thimũ, na laptop, na tablet, indo ta icio iria cingĩmateithia. Ũgũkora arutwo arĩa aingĩ, namba ĩrĩa nene nĩ arĩa matari indo icio. Ũguo arimũ matingĩhota gũthomithia wega arutwo othe na indo icio cia kĩ digital.

Ũndũ wa mbere yunibathĩtĩ-inĩ no makorwo magĩthomithia yunĩti iria cironania ũrũmwe na cigathomwo nĩ andũ ta othe arĩa mareka kothi citiganĩte. Othe magakorwo na yunĩti cigana ũna ciramonia ũrũmwe na ũnyitanĩri. Wa kerĩ nĩ arimũ a yunibacĩtĩ gũthomithia na ruga ĩraereweka nĩ andũ othe, ta gĩthũngũ kana gĩthwaĩri na o magĩthomithia irathi-inĩ icio makonia arutwo ũnyitanĩri mwega.

He bata gũthiĩ mĩcamanio-inĩ ya kũhoya wĩra, tondũ namba ĩmwe, hau nĩho ũkoranaga na andũ arĩa marandĩkana wĩra, ũkahota kũcenjania meciria nao kana ũkamonia kĩrĩa wĩ nakĩo. No gũkorwo maratathi-inĩ maku ma cukuru matiarĩ mega ũguo no wacemania na arĩa maraheana wĩra na ũmonie kĩríĩ wĩnakĩo gĩkorwo gĩ gĩa bata no wone wĩra. Ũndũ wa kerĩ ona waga kwona wĩra hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ athiaga akĩandandũraga meciria make akĩmenyaga gwetha wĩra, maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ gwĩka agĩthiĩ obici-inĩ icio kana mĩcemanio ĩyo ya kũhoya wĩra, maũndũ marĩa ũtabatiĩ gwĩka, ũbatiĩ kwĩhumba atĩa, ũrĩa ũbatiĩ kwararĩria andũ acio ũrahoya wĩra, maũndũ ta macio nĩ maheaga mũndũ, na no wone tũmieke tũingĩ. Ona okorwo acio matigũkũhe wĩra no wũigue kũngĩ kũrethanĩrwo, o mĩcemanio-inĩ iyo ũkona mĩeke mĩingĩ ya ya kuona wĩra.

Mũthemba ũrĩa nyendete wa ng'ombe nĩ burĩciani, tondũ nĩ ĩtuheaga iria, na iria rĩna maũndũ maingĩ. Namba ĩmwe, rĩna maũndũ maingĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ protein ĩrĩa ĩteithagia mwĩrĩ na gwaka mwĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, iria rĩna thoko no wendie, kuũguo wĩna burĩciani cigana ona no ũkamage ng'ombe icio iria rĩingĩ rĩrĩa rĩ ũrĩendagia, kũndũ nginya ta iganda-inĩ okorwo wĩna ng'ombe nyingĩ. Nĩ kamweke ka wĩra mũndũ angĩona na bũrĩciani, na ningĩ iria rĩna mabata maingĩ.

Indo ciakwa nyendagia ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ mũgũri, na nĩ nyonete nĩ njĩra njega ya kwendia tondũ wenderia mũgũri ĩmwe kwa ĩmwe nĩ mũkũgĩa na kamwanya na kamweke ga kwaranĩria. Agakwĩra kĩndũ kĩu nĩ kĩramũkenirie kana agakwĩra, ndĩraigua haha na haha ta ũngĩbatara gũcenjia o mũgũri nĩ aroka agakũhe mawoni make na kumania na mawoni ma agũri othe no ũhote kũmenya kana nĩ kĩndũ gĩaku ũkuongerera kana nĩ ha ũgũcenjia nĩ getha ũhote kũmenderia kĩndũ kĩrĩa marenda o ene na ũhote gũikara nao marĩ agũri aku.

Nyendete gũtũmĩra Mpesa ta njĩra ya kũrĩha, tondũ wambere nĩ hũthũ kuhũthĩra, wakerĩ ĩrĩ thimũinĩ yaku, kwoguo wenda kũhũthĩra noguthiĩ app inĩ ũkamĩhũthĩra ihenya ihenya ũgathiĩ harĩa na ũgathi nambere na shughuli ciaku, ũguo ũngĩ nĩ Mpesa ĩna njĩra ndiganu nyingĩ cia kũrĩha iria cira favor mũndũ ũrĩa ararĩha kana ũrĩa ararĩhwo ũríĩ angĩenda kũrĩhwo ĩna maũndũ ta ma send money, ĩna paybill, ĩna pochi la biacara na till number, njĩra citiganĩte cia kũrĩha na nĩciraguna ũrĩa mwendia, wagataũ nĩ ihenya nocirĩhwo kwĩ mũndũ wothe nginya ta mũtumia wa thoko noũmũrĩhe mĩrongo ĩtano yake, mĩrongo ĩrĩ, na thimũ handũ wa gũtinda ũkĩethana na kadi ya bengi andũ ta acio arĩmi anini ta andũ athoko matirĩ na macini cia kwoya mbeca na kadi, kwoguo njĩra ĩrĩa njega nyendete gũtũmĩra niĩ nĩ ya Mpesa.